Omiyowa wabedo gi ngufu kendo gi teko mar tiyo tijewa pile ka pile kendo wabedo gi hilo gi nguvu mothuro mondo watiek tijewa e yo mapiyo kendo mar haraka.

Asewinjo ni ene chiemo maber kendo marito kendo ni magero del majoluo duto ohero en chiemo mayaye pi kendo igole e nam maler mar victoria kuma ji mange'ny timo e lupo margi kendo oya ka en fresh.

Gini ose konya endalo modhuro nikech en ema atiyo kode e fuambo gi keyo weche kuom jogo manimabor koda. Kendo otiko mar machielo ma itiyo godo, atiyo go mondo ji ong'e ng'ama an kendo ka an jalno ma a e piny mar Kenya.

Kuom adier mae achiel kuom anga'la gi omuata ma iluwo ka idwaorone jalo moro amoro pesa, magie weche mi idwogo bange' e mbele simbi ibiro yudo kinyisi ka jalne midwa orone pesano nying' mawuok no mare koso ohoyo, kokidwa ni ka ineno ka nying'no owuok marach tinga'do to ihiyiero number ariyo to ka ineno ka nying'no othi maber to iyiero number achiel

Ma achiel kuom wach mioroni monding'e ni pesa manioro kaniore e namba mar jalno manokonego odhiye tikwayo ni mondikowe mondo dwoknigo. Bang'e jogo dhi oroni message makoni ni gino oseduogo kendo okete okochopo ni oduogo chuth, lakini nyaka gipenj koro jalno maniorone ka oyawo sim mondo oyie odwok pesa no. To kokodwoke, apoya nono gibokawe gin kendgi.

Kuom adier chiemo ni mondo yude nyaka kuong neg chieye mora mora eka yude koro miyo mano chiaye kogo piny mokau ngimane oko iyudo ni ipime e yor e kilo miyudoni ko kilono gi tho ngere iluongo ni kilogram ma ji tiyogodo e pime kendo iyudo ka ohala thi maber mondo use, to momiyo jogo matede yudo ka bei ma okawegodo onengo usnegi e nengo mamalo komiyo nyaka gimbe chaje achaja e nengo' mamalo eka giyud ohala to gi ber mar gima ne gi nyiewo no ero

Kae idware mkuama mondo okuny godo gigi ka igole lowo kawo juala mondo opang'gi e yie, gigo ma idwaro mondo otigo kaendi , idwaro mkuama, to kendo idwaro lawo moro ma inyalo ywegigo kata pi minyalo lwokgi godo

Mae tich makawo yath mang'eny moloyo mondo waneg kute madhi ketho cham madhi ketho gino mang'ato oseloso. Mokuongo, gini ikete od kar od kar ting'o mageng'o chieng' makech mamiyo gini kethore mapiyo. Kuom mano kaa dwaro ni igoyone yath kendo nirite. Kidwa loso tijni to nyaka ikuong iik pesa chutho mar yawo kuma inyalo mketogie ka githiso kae igologie tisoyogi eodni kuma odni iluongo gi dho ngere ni green house yani en ot maralum. Odni chieng' donje mathin mok nyal ketho pith mitimo kendo ok nyal ketho olembe miselosogo kendo giwuok kagitegno kendo mabeyo kabisa.

Ber mwayudo e tijni mokwongo wayudo muya mwayueyo maber kendo muya maler. Kendo ber machielo wayudo koth ma yiende mwapidho ema kelo koth. Koth ohero kuma yiende ng'enye kendo miyo ngimawa medore kendo chambwa gi puothewa be nyago olembe mabeyo.

Kuom adier ei pinywa mar luo kuma wantie, ji tiyo gi dhok epur. Itiyo gi ruedhi ang'wen e pur, ma jomoko keto kata ruedhi auchiel. Kuom mano, gi kaka watiyo gi dhogi, watiyo kodgi e pur to madwesni , mamon be watiyogodo eyudo chak koda chiemo.

Chiemoni kosebedo tigole epuothi, tidhi imoye, kosetuo tidine mondo opogre yugi gichiemo owuon nieiye. Kuom mano en e ochele miwinjo kaji wacho cha. Kosebedo maber tigole tidine maber tochele wuok weyo yugi.

Kuom ma, ailani kaneno kama takawo tadhi agerogo ot. Mar iloso kodgi ot, wi tado mawaloso kodgi od lum. Kendo ober mang'eny, en kuma kata kakoth chwe ok ing'e kata ni koth chwe. Ichiew iyudo mana ka koth nosechok. To onge pi be madonjo, en emober moloyo.

Ma koro bang' kisetimo pith, miketo magibedo mabeyo ka kochiki inyalo yieni. Inyalo use, inyalo kawe tiuse kendi kata inyalo manyo jogo mawero mondo owarnigo, odhi ouse.

Magi anguro mosekan kendo oketgi ipidhogi achiel ka chiel. Kanyo gin ga oketgi kuma ginya chieme. Mbele kuma wigi nitie koni nitiere gi gima ikete chiemo, gichiemo to gidok kendo iye.

Chon oganda machon ne pidho puothe mathiso manoromo gi tiyo go kod anyuolagi. Bang'e tindende jii sani puro pouthe madongo dongo eka giyud kaka ginya nyiewo gigo matiso magidware kit ngimagi, kendo e kaka giyud kaka ginya puonjo godo nyithindgi kendo giyud kaka ginya bedo gi chiemo mathoth e dala.

Karango tijni, ayudo ka en achiel kuom yath masani itiyo godo. Kendo ji tiyo kode eyore mopogore opogore. Kuom mano, osebedo kokonyo, kendo oreso. En kendo gima konyo, itiyo kode e chiemo mopogore opogore kendo omedo remo edel.

Gini ikawe tiole kumoro manigi muya moromo, kifunde kumofundre tokethre mapiyo. Kuom mano onego okawe tikete kuma nigi muya moromo mondo kik okethre.

Kuom adier, oyudore e aluora marwa, to jogo eko mayude matiyo kode , ji tho chamogi kaka gin no, kendo pok gifuenyo berne mar tere kata ekambi moro mondo olos gimoro maber. Ji chame achama.

Oyudore kendo ji ong'eyo ni kichame, to nikoth biro chwe. Kuom mano ji chame kosechiek, kendo ichame, omit mar atari kendo watiyo kode kaka achiel kuom matunda ma ng'ato kowinjo ka dwa chamo, tochamo.

Oyudore e aluorawa kendo watiyo kode kwachame achama kaka olemo. En achiel kuom olembe mamit mawahero e aluorawa sana sana

Gini ipidhe, kosepidhe to idoyo tiende seche duto mondo kik okethre mayot. Kendo doyono konye omiyo onyak kendo onyuolo olembe mabeyo kendo madongo.

Kaka kinde sudo ,ekaka rieko be medore. To kaka rieko medore , ekaka ji be loso gik moko malokore mopogore opogore. Chon ji ne wuotho, to tinde ji nigi ndigni gi apikni gi nyamburko moko koda geche magiringo godo gidhigo kuondegi ma gidwa chope. Chon ang'ue ong'ue yamo ne onge, to sani ji nikod ong'ue yamo mag gi magiwuotho go kumoro amora magin tie. Kaka kinde sudo ,ekaka rieko be medore. To kaka rieko medore , ekaka ji be loso gik moko malokore mopogore opogore. Chon jii ne wuotho, to tinde ji nigi ndigni gi apikni gi nyamburko moko koda geche magiringo godo gidhigo kuondegi ma gidwa chope. Chon ang'ue, ong'ue yamo ne onge, to sani jii nikod ong'ue yamo mag gi magiwuotho go kumoro amora magin tie.

Kaneno gini, taparo kaka ilose, to gikak itede. Gini ikuongo ipidhe e puodho alafu ilose gi gigo duto monego kete mondo obed maber, gigo duto mitede. Alafu ilose gi minewa duto. Kod tinende piny masani nyaka yawuoyi be okawe lose etie wang'ayo mondo giyud kaka ginyalo dak. Kanene tagombo chae moro, oganda moro, alayo moro mondo achame go.

Watiyo gi mach, sing'enge, suria kod pi maliet migolo godo yiere maoko. Ekithole e sing'enge, eka wakawo karaya to wakawo mo to waolo eiye, toiwang'e obedo maber kaka ko ochalono.

Gini wamodho pige, omedo ngufu e dend joma chuo, kendo wachamo ringe ma iye no nikech omedo ngufu e del, kendo ober ne ngimawa kendo ochalo chak.

Gino awinjo ni ikuongo ipidhe epuodho, ekikawe kosenyak, to be mondo orum e puodho, ok yot. En gima kisegolo e puodho to pod be odhi ti katigole te. Koro kosegole, tiluoke, tiyiedhe tipoke tikete maber. Tipoge tieng' di dimang'eny mondo kokobed gino miluongo gi dho ngere ni chipsi.

Omedo ngufu edel kendo omiyo jogo machame bedo gi ngufu mar tiyo odiech mangima maonge i en gi shida moro amora. Koselose gi nyuka moro, tojichame kendo omako ich mar atari.

Chiemoni iluoke. Kise luoke, inya kaye gi laki kichame kamaembe. Katinya kawo pala ting'adego giediere tichako chame. Lakini onego ikaye akaqya gi laki mondo ichame maber.

Aneno ni gin mandas. Kendo ilosogi, tiuso gi ji nyiewogi enengo moyweyo. Kendo gin emosebed kilosogi gi mine maetie wang'ayo kod mine moyawo otende mathiso thiso.

Yore matiyo godo, amanyo achiel kuom osiepena, kata akawo akawo gigena taketo aneno gik moko tuke mopogore opogore ewang' liech, kuma bede tayueyo taparo gima anyalo timo mayot. Koro miyo paro mokikorecha dhi lal kuoma, tabedo gi paro achiel mar timo gimoro achiel.

Anyalo paro diere mane atiyo kodgi, ne gimiyo ang'eyo weche mang'eny kendo nang'eyo weche kaka anyalo tudora gi jo ohalago kenda awuon kendo kaka na nyalo konyogi. Kendo rieko mar chako ohala be nobiro e pacha ma an be owuon ne ayawo ohanda. Jogo ne miyowa puonj maber kendo negimiyowa nyaka omenda magwa kumoro amora maler, kendo ginyuolore moyud ber eigi.

Itiyo kode kendo okonyo choke dhano bedo motegno kendo oluoko remo. Omiyo be dhano bedo gi ngufu koda omiyo ng'ato be ok bed matuo ahinya kinde ka kinde.

Okonyo oluoko remo omiyo ng'ato be chamo kendo winjo mitne itiyo kode e loso math majii madho mondo owinj maber. Nyithindo ohere, jodongo ohere onge ng'ama ok ohere . En gima ber sana ne ngima dhano mae piny.

Gini ikele gi ode ma bwo odeno nitie kaka imoke liet, ikete mach moko mondo oket chiemo omed bedo mamormor kata maliet. Gini ikete gi odeni kose luoke, tiduoke eiodeka, tilore, tikane kumoro ma nyathi ok nyal gike kata kumoro maonge gimoro amora manyakethe. Mak mana in ema ing'e kuma inya ketee, tinyachopo igole titiyo kode maber. Kotim mano ok odhi kethore mayot nikech in emitiyo kode.

Chiemoni en chiemo ma ogol ka fresh, kapod ber pok okethore. To okawe to okuong owang'e gi mo motwo. Eka bang'e ochielne kate to ong'adne nyanya gotungu gi gigo duto mitiyogo e tede. To okete kosechiek to okaw dania mong'adi to oket ewiye. Chiemoni nyaka iwe machuakre bang' kata ka isewang'e gi mo kamano, eka nobed maber kendo obed mamit mondo ji tee ochame kamor.

Gini nikod nengo kaluwore ni en e gima be tije tek moloyo. Ka ng'ato opidho e puothe, to nyaka obed ni orite kendo olime seche duto. Kendo gini beche nimalo nikech osefuenyore kendo iwacho gi jogo mosemanyo mofuenyo, mong'eyo ni gini medo remo edel. Kendo omiyo dhano bedo gi remo mang'eny. Kendo e omiyo ng'ato bedo gi remo ma mai manigi gige geng'o tuoche modhuro, maok nyal mako tuo mapiyo, madhi luwore gichokene toketo chokene be bedo motegno.

Magi machunga mag ayuma. Machunga mamit kabisa. Machunga ni eri kichame to kata komiyigo box achiel, inya chame gi mor kabisa. Oonge gimoro amora marach. Omit kendo iye ochiek nyaka oko. Ober kothe be thiso to ok ging'eny. Moko iyudo be kaonge kodhi e igi. Omit, en machunga ma ka ng'ato ang'ata chamo to winjo ka en gi mor e dende kendo e chunye kochame.

Ma en chapad tong' moriw gi mok ngano. Dho ngere idende ni pan cake. Kae otiye gi nyanya, otiye gi kitungu, otiye gi pilipili hoho. Mae kisekaw mogo to iriwo gi tong' tikete dis. Tiruwo tikaw pi moro timede matin. Tikawo nyanya ting'ado matindo tindo tikete. Tikaw otungu ing'ade matindo tindo tikete. Tikaw pilipili hoho cha be ing'ado tikete. Tirudo gi pi matin tikete chumbi. Kaw mo ikete pan matin to koro itwomo gino gi kijiko maduong' kiketo matin ka matin titede ka ng'ama tedo chapat. Kuom mano idhi loso gini.

Ka kuom adier gini irito mondo kik kethre e yo machalo kama. Gini kogole e pi nikech ong'ich to bang' dakika kata ndalo moko ndalo achiel idhi yudo kochako loko kidone kendo odhie kido machielo. Oyae kido maralum kodhie kido machielo. Kuom mano mondikete kik okethre inya kawe tinyume e yi pi. I olo pi e kasuku moro tinyuma yoka tiende kono. Kuom mano odhi bedo bedo mana kaka ne en kendo ipani ekoka oti manyien.

Gini lak kendo oloth, kendo oyugno mar atari. Kendo odongo mapiyo sana. To koolo tonyuolo matunda mang'eny ma nyithindo nyalo chamo mamoko dong'. Kuom mano, idwa ni kipidhe to nyaka ichuone kede moro monego olodhe kodhi malo, kata ikete e chiendi moro ma ichielo maber mondo olodhe koloso komedo loso chiendno obed maber moloyo.

Mondo kik gini kethre, onego kete kumoro manthuolo. Kumoro maonge gimoro amora madiye, nikech koluowe gimoro mapek, kata nitie gima diye to odhi kethore mayot. Koro onego kete kumoro moyawore ma gin emoketgie kendgi. Kuma obede mondo kik odire, otore mondo okethre.

Gigi waloso gi oduma moko mwaluongo ni odup ondelo ma ratong' to githwiso thwiso. Oduma go kok ing'e gi maber to ginyalo gwenyi nikech inyalo kao oduma madongo to ratong' miluongo ni nyamula. To oduma monego ikaw mondo ilos go magi en odup ondelo ma ratong' to wang'e thiso thiso.

Chiemoni aparo ni onego iluoke mokuongo ekichak chame. Ikaye alafu kodhi man eiye ok onego imuony. Onego ing'ulo kodhino oko. En chiemo maber kabisa.

Ka kaluwore gini inyewo e duka tiluonge ni indomie. En chiemo molosi machalo e kit thuol kosetede. To ka oti gi mo, oti gi nyanya, oti gi pilipili hoho to oti gi dhania to oti gi chiemb apuoyo miluongo ni karot. Mago tudo oti go iye ka mondo ji ocham.

Gini itiyo godo eloso gige math moko makonyo engima dhano. Gige mathgo, ng'ato nyalo madho e sa asaya mowinjo ka midenyo kendo obare ndasi, ma chune ni nyaka ong'iew gini mondo omadhi. Gini iloso godo gik mamit, ekido mar chak, kendo ekido mar nyuka moro laki lakini en gi pogruok maduong' moloyo.

Machunga makech be anyalo tiyo godo ka. Kata machunga ayoma machielo mopodore gi sa sandra. Ma machunga mar sa sangla.

Gini watiyo kode, itede. Gokinyi watiyo kode ka gir metho. Wamadho kode nyuka, wamadho kode chae. Wanya tiyo kode kendo e tedo mandas, inya ti kode e tedo gik modhuro.

Ma be achiel kuom budhni mitiyogo. Ma iluongo nyaka ni agwata. Nitie moko madongo mopogore gi ma. Odongo e design moro mopogore gi kido ni. Kendo kido modonge no inya ti kode e loso gima ituomo go pii miluongo ni agwata, kata inya ti kode e loso gima ikuogo go chak midendo ni puga. To ma be itede kendo ichame.

Gima biro e pacha en pith mar gwen. Kaneno tijni, ma kuma ng'ato opidhe gwen matoko tong' kendo tongegi okawo touso mondo oyud kaka onyalo nyiewo kendo kaka onyalo konyo familia mare mondo obed jogo mabeyo kendo gidong maonge thagruok moro amora ne omenda.

Pur kelo mor, kaluwore ni dhok konyo wa e weche mag pur, kendo miyo wayudo chiemo pile ka pile. Koro jalno nyaka bed gi mor katimo tijno nikech ogeno gimoro mbele.

Ma piedho, pietho mar cham. Ng'ato piedho cham bang' kose ritho mosuso oduma kogolo e ogusu mare, koro opiedhogi mondo ogol wino mondo odhi okan odumbe kata odhi oregi, kata onya nyoye nyoyo nikech koro oler. Ma itimo sama auka nitie kendo itime kumoro moyawore oko mar liare.

Weche manigi nengo kae, diek togi dhok. Magi jamni ma nigi nengo moloyo nikech ng'ato nya tugre to kawo chiache moro achiel, diende moro odhi owilo ne pesa kamaka olo sitene momake.

Gini onego kawe kendo onego mure pile okinyi ka okinyi. Kendo odiechieng' kod odhiambo kodhiambo mondo kik okethre kendo kik owichre.

Magi rombe mangato miyo chiemo kendo rombegi olornegi e odgi margi e abila margi maok ginyal wuok kendo ok ginyal wuok mondo ginjaw puothe jomoko kata puothe wuon gi giwegi .Kuom mano olornegi to oyawnegi kumoro ma gisoye wigi kendo ginya chiemo e girgi mar chiemo ,e tao gi mar chiemo moketnegi oko kanyo no

Kae igoyo yath puodho mondo kik chie, gikma idwa pidh kae oromgi kute manenitie mokalo madhi ketho cham midwa pidh manyien, kuom mano jogi goyo yath kapok gichako pith margi mondo mi ginge kendo gibed gi adiera ni kutego ne gisenego maok ginyal yudo moko kendo mawang ketho negi cham mapod thiso magidwa pidho kanyo eko

Gige tich minya dwaro e tijni mondo ilos gini nyaka ibedgi tie nyamburko ma osering godo ma owe ni otii kendo nyaka iwuo gi jogo maloso ting' mag ot, osimbo moko motegno molos gi kite ,gi kokoto ,gi kuoyo koda simiti motegno mondo ikuny e loo e tie yadhi no mondo iketne tie nyamburko malo gi waya moro mondo itweyego e kore kanyo eko

Chiemo ni en nduma to ndumani onego wakuong waluoke ekoka yiedhe, jomoko nitie makuong chwake ekoka yiedhe to an kaka onego wachame onego wakuong wayiedhe eka wapoge mondo wakete ochwakre gi pii gi chumbi. Kosechwakore odhi bedo maber mondo wameth kode

Maa en pith moro ma itime kasuku kendo gima ngano otingo no en gima medo gimoro medo tii mapiyo kendo motegno, idende gi dho ngere ni mbolea kuma itiyo kode mondo oket gini odong mapiyo kendo odong motegno kendo maber gi ngima maber kabisa

Tijni olokore maber moloyo nikech chon kane jii opidho gik machalo kamae ne jii wuotho achiel kachiel kadhi tuomo pii kumoro amora mane pii yudore mondo korka giduogi mondo giol e gigi, togi sani piny oidho maji tiyo nyaka gi, jii tiyo gi gige dhiro pii mondo ochop kuma idwaro kendo gitiyo gi pipe maen gimoro ma iye tut kabisa to opoge, opowe matindo tindo ma ka pii kale iye to olore kumi dwaro. Chon kane ngato sombo pii giwiye ka kelo to iyudo ni ne opuko pii mangeny, samoro ooolo pii kamoro achiel ma moko ok yudi, koro mae to olo pii e gimoro achiel

Gini en oduma mar nyamula to odumb nyamula en oduma ma ratong to e iye kae ka ionge kodhi moko mag oduma ni tinya kwanyo ma wengegi dongo dongo go kaka kodhi tidhi iketo kumoro ikano mondo ibi itigo chieng' machielo . Ka oduma gi omoo ka osea ridhgi mondo ochak susgi nikech iye kae ema iyudo moko mapod ngich kendo ok nyal dinore mayot bende ok nyal susore mayot ko kuom mano ikuong imoyogi eka itimo kamano eka isusogi

Jalni yao oula mar pii mondo pii odonjne e puodho kuma odware mondo chambe oyud pii . Okunyo kama mondo pii omol mos nyaka kuma en owuon ema odware. Ko opao motiyo godo no ,okunyo godo kuma odwani pii oluu

Gimachielo minya tigodo, inya tiyo gi ogunia kise kao iole loo tipogo kore, ogunia no konyo maber kabisa idhi pithe wiye kod e kore go kuonde ma ipow go be ichak ichuoye kodhi moko to gidhi tiyo atiya mabe rmoloyo

Ma ng'ato loso pith oonge loo moromo monya time pith to odwa ni otim pith kuom mano okao tie nyamburko mose tii go mongadi gi jokma loso pat pat machalo akala kendo okawgi to oketogi maduong piny, maluo bang maduong, madit, mathin togi mathin mogik to oolo loo eigi kaka omedo pango gi .Koolo loo kamano eka okaw kodhi to ochuoyo e bethegi moweyo loo go toole negi pii pile ka pile to gigo alodene kata gikma ne odwa pidho bro tii maber topod odong gi loo monya timo godo shughuli mage mathiso

Ma gi nyinge mokuongo ilionge ni ogada, to ogada en chiemo mimiyo dhok kendo gimiyo dhok bedo motegno kendo gimiyo dhok ma inyiedho golo chak maber. Ogada ipidho kendo ichuoye kaka tiang kendo onego obed kidoye seche tee ka idoyo puothi to berne ni en kata lum olal to en pod obro dongo adonga mangich to mano ema omiyo iwachoni ber ipidhe mangeny imiye chiaye ma magi, ingade timiye dhok, giketo dhok bedo motegno kendo dhok pugno

Ma pith mitimo e kasukni kod ogunde ma ngato olo loo e kasuku kata ogunia to oketo kodhi mar gima odwa pidho to obedo ka oolone pii tokete kuma chieng goye maber. Kuom mano kosekete kamano to gino bo dongo ma ogik ni onyak ma otieko, ko kodwa ogolo gigo to chuno mondo ongad ogunia no kata mkebe no mondo ogol pith mare okeyo ko kuom mano kosegolo to ongado gunia go togolo gigo kose golo to owito ochak oketo gunde manyien ka odwa dhi mbele gi pith kata mkebe moko gi kodhi moko manyien